Ndokĩra, nginyaga magego, na ngethamba maitho, ngacoka ngathondeka cai, ngĩthondekaga cai, ngakĩnyua tũmaĩ tũraru, ngacoka ngakĩnyua cai wakwa, na ngeharĩria kana ngethamba, ngathii kũrĩa ngũgĩthiaga.

Ndarĩkia kũrĩa irio ciakwa cia hwai-inĩ, na ndethamba, kĩrĩa kĩngenagia mũno, nĩ gũthoma ibuku. Ngathoma ibuku ngagĩa ũmenyo wa maũndũ matiganĩĩte, na ngathoma kaũndũ keru.

Nĩ mũndũ ũraingĩra akaunti-inĩ yake, agetio imĩrũ yake kana namba yake ya gĩbandĩ, acoke ekĩre namba yake kana rĩtwa rĩake rĩa thiri, nĩguo ahote kũingĩra akaunti-inĩ ĩyo yake.

Ingĩcemania na mũrĩu ũkomete, akomete ndoro-inĩ, ũrĩa ingĩka nĩ nyambe ndore kana nĩ ndĩmũĩ, okorwo nĩ ndĩmũĩ hũrĩre andũ a kwao moke mamwoe, okorwo ndĩmũĩ ingĩtigana nake hau.

Thitima ingĩũra hĩndĩ ĩrĩa ndĩraruga, hũthagĩra thimũ yakwa ngagwatia toci, ngona kũrĩa njigĩte gĩtawa, ngakĩoya ngahingũrĩra kana ngagĩakia, nyone nakĩo.

Ndĩciĩkagĩra gabeceni-inĩ, ngacooka ngoya maĩ mahehu gabeceni-inĩ kangĩ, ngacirekia thĩinĩ nĩguo cikare ciĩ na ũhehu ũcio, kana ngoya gacumbĩ ngaitĩrĩria igũrũ nĩguo itigatuĩke ciagũthũka narua.

Nĩndĩmarugagĩra gacai, makanyua, na wakorwo hena kamũgate magakĩrĩanĩria macooka marĩkia ,ngamathambia, ndamathambia, ngamonia wĩra wao ũrĩa maheirwo cukuru, tũgeka wĩra ũcio nao, marĩkia magethamba na makarĩkia na magathiĩ toro.

Maaĩ mangĩrũa hĩndĩ ĩrĩa tũtatahĩtie, nĩtũthiaga tũkagũra maaĩ harĩa nduka-inĩ ĩrĩa yendagio maaĩ, kana tũkathiĩ kwa njirani, atũteithie na ma mũthenya ũcio, ũcio ũngĩ tũkamenya, nĩtũgũthii kũgũra kana gũthi gũetha nakũu matũra-inĩ.

Ũtiganu gatagatĩ ka ũrĩmi wa kĩrĩu na ũrĩmi wa kĩũndũire nĩ atĩ ũrĩmi wa kĩrĩu ni marahũthĩra macini, iria itahũthĩkaga hau ũrĩminĩ wa kĩũndũire, na ningĩ no marahũthĩra thumu thumu ũthondekeirwo kambũni-inĩ, na tene kana ũrĩmi-inĩ wa kĩũndũire matiahũthagira thumu ũcio.

Ũyũ nĩ ũndũ nyendete tondũ hĩndĩ ĩrĩa wathondekwo ũthiũ ũũ ,ngothi nĩtuĩkaga nyoroku na yakũgema na ĩgakorwo ĩtarĩ na tũthundo.

Rĩa mbere gũkuo nĩ gatarũ, ndarĩ kũrĩa ũguo Naivasha, thiĩte gwĩkenia, na rĩrĩa ndakuirwo, nĩndaigwĩte guoya. No ngĩcoka ngĩanjia kũmenyera ũndũ ũyũ na ũkĩngenia mũno.

Nĩ mũirĩtu ũthiĩte caruni, gũthondekwo njuĩrĩ yake, ĩkagema, ĩkahana weega, na no hĩndĩ aarĩkio gũthondekwo. Atumĩtwo wega,

Tuoyaga nguo icio, tũgacirinda na maĩ mararu na thabuni, nĩguo tuone kana nĩcikuuma. Maroro mau maga kuuma tũkooya Jik, tũgacirinda, tũgacihe mathaa tũgacoka tũkahũũra.

Ira rũcinĩ tũrarĩire ngwaci, matumbĩ, icungw'a na cai. Mũthenya tũrarĩa mũcere wa waru, minji na mboga. Hwa-inĩ tũrarĩa mũkimo wa njahĩ na nyama na mboga .

Ĩno nĩ bengi ya kũiga mbia, na mũno mũno ĩteithagia atumia kũmoyerera kana kũmanyitĩrĩra hĩndĩ ĩrĩa maraiga biacara ciao, magathiĩ magakomba mbeca kũu, makaheo, na makanjia mbiacara ciao.

Aya nĩ andũ marĩ bunge-inĩ, andũ arĩa me thirikari-inĩ, rĩngĩ maraarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ bũrũri, ũhoro wĩgiĩ mũmbunge ũngĩ, kana ũhoro wĩgiĩ gũtwarithia na mbere bũrũri.

Nĩ akaũnti, ya kũiga mbeca ĩria angĩruta hĩndĩ o yothe, nĩguo ahote kuonjorithia mbiacara yake, hatarĩ kĩhĩngĩca, kana o hĩndĩ ĩrĩa yothe angĩenda kũrũta mbia icio ciake, na kũihũthĩra.

Ingĩmũtwara cukuru ya kothi ya moko, kana rĩngĩ ndĩmũtware handũ harĩa arĩĩroragĩra andũ angĩ magĩaka, nĩguo ahote kũmenya na kwĩgwatĩra ũgĩ wa kũruta wĩra ũyũ.

Kĩondo gĩkĩ gĩthondekagwo na moko, kũhũthĩra ndigi, ũkahota gũcituma na ũgacinyitithania ,nĩgũo ũkaima, na, kĩondo nogatumirira mĩkwa nĩgũo ũhote kũgĩa na kĩondo.

No ũhũthĩre thagiri, ĩrĩa ĩhũthagĩra makara, kana ũhũthĩre riiko rĩa ngũ, rĩrĩa rĩakagio nĩ ngũ na rĩkahũthĩra mahiga matatũ kũnyitĩrĩra thaburia, kana no ũhũthĩre thitobu, ĩrĩa ĩhũthagĩra maguta ma tawa.

Ũyũ wĩ na nguo njerũ, nĩ we wĩtagwo Jaramogi Oginga Odinga, nake ũyũ ũngĩ me nake, nĩwe warĩ mũtongoria wa bũrũri wa mbere ,Kenya, na etagwo Jomo Kenyatta.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata, tondũ nĩ ũteithagia mwana aikare e mũhũnu, akũre e na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na mwĩrĩ wake ũgaikara wĩ na hinya wa gũtoria mĩrimũ ĩngĩkorũo ĩkĩenda kũmũnyita.

Ndoraga mĩaka ĩrĩa bengi ĩyo ĩkoretwo ĩkĩruta wĩra. Na ngarora ũrĩa, andũ arĩa marutĩte wĩra na bengi ĩyo kana arĩa maigĩte mbeca na bengi ĩyo, marauga, wĩgiĩ bengi ĩyo. Na ngacoka ngarora motungata marĩa maraheyana.

Nĩnjigaga mbeca akaunti-inĩ cia bengi, cia kũiga mbia, ngacoka ngoya mbeca ciakwa, nganjia wĩra nacio, niguo ciheage maciaro nangahota kwonjorithia mbeca icio.